Kolsetab tangretwok anyun ko kiy ne rahisi mising, ako much iboisie kityo tresbesok che kekweate eng barabara ak inyitil sirongchi ngungunyek asikol anyun tengratwet, ko nito anyun komuch koyai chi ake tugul amu makorom ako moibe saisiek che chang.

Kolsetab pilipili hoho ko kiy anyun nebo kamanut mising kotugun anyun che cham amache ane anai ak anyoru ngamnatet ko boisietab paipinichu ketisei anyun logoek chutobo pilipili hoho. Konito anyun ko amache anai eng, ale kiboisien paipinik che tia.